Kaa siai etaa indaiki naairaga teripoto enkulukuoni, oree indaiki nairang, indaiki nairang tenkop naa kemitoki enkare eshoroo enterit, ore enkata nasha peeyie elotu enkare sapuk nakwetita naa kibok naa kuna daiki nairang tenkop enkare amitoki ekewet, oree teina nimitoki enkare atayiolo atoshoroi enterit, neeku keripito, oree sii enkata nasha enchan sapuk nairoshi naata orkutati, oree enaare nasha naduo teshumata tewosh enkop, nemeosh enkop aiulokilo amu ketii naa indaiki nairagita, neeku metumok atuturo, kemitoki naa enkare naduo teshumata ewosh enkop aiulokilo, oree esita ina nimitoki enkulukuoni ainyiala amu amitoki enkare ewosh enkop aiulokino

Tolimu mbaa umi ningur invira ainyangu oltangi na kanyio pa enetipat enabae ore enabae na enetipat amu tenilo ainyangu oltangi ituungur kunabaa na kelek ilo asara sapuk oleng ore ingira ainyangu oltangi kenare ningur bei oltangi sidai na kawaida bei na kenare ninyangu ilo tangi amu kesidai ore pilo niyieu ninyangu oltangi toronok netii bei shumata oleng na keaku na ishomo garama sapuk ore ai bae na enkabila oltangi na esapuko oltangi keetae oltangi sapuk neetae orkiti neaku kainyangu nai oltangi ana shida naata tanayieu nai enkare sapuk nainyangu oltangi sapuk ana enkare kiti ayieu namainyangu oltanki sapuk neaku nona baa aidim atolimu naidimi aingura agira aingori oltangi lapik enkare.